Siptalini ko siptalit nekikitoi asikobit kotoret chepyosok eng kimoswek cheterchin amu siptalit nekinoktoe sikotoret chepyosok chemoche kochut ko anan kopa mertanity.

En kokwenyun kotinye biik ukonchweshek cheterter ak cheterchin kopendi sipitali en tukuk chechang alage, kwalak kopendi konyil akenge kosupke ak ugonjwet netindoi.

Kila ngotoikei kenyit nelel awendi pokere daktari sikobit kochekana borto tugul si ngomite ugonjwet neunyekei, koshoipkenya amaet mising.

Eng pikchaini ko kanam chito lesenit ne lazima itinye sikweri kari eng emetap Kenya. Kitebe lesenini ofisaek chemi barabara eng sait aketukul.

Ngopit kei nebo chokchinet kou kakomian chito mising anan kopit ajalit eng kokwet kemut chito kwo sipitalit notok akokochi kerichek chetai sityo kelapete kwo sipitalit neo.

Mochome boisioni amu kyande rapiinikchu chechang chikiomoche atoune mung'aret ak yekinkawe atep rapiinichoto kelecho momite amu kikobetyo.

Uuui kenyor rapinik eng benki amun chang tuguuk cheketepe kou biik che teleldoun ak kei neipe banki neitinye sipkwalda benkit ngotemenen ilipan rapinik choto.

Awendi bankit nenekit ipanyoru chito neo netelelchin bankinoton asikoarorwa olekiyatitoi akaunit ak tuguk alak che imuch kotoreto koyaiwo bankinata.

Mi chito nemenye kokwenyun ne kastomayatab benkit nemitei arianyon ne kikokochin benkit rapinik ak kikomuch kotai mungaret neo inendet ne kikowal sobenyin.

Akere nkimeche ibiker tiong'ik cheterchin ak cheterchin komite nambarit neipire asikobit kekonin betut neiwendi akomi ortinwek chechang cheterchin chekelipondoi kou simet ii ak visa card.

Aporchini chichoto tukuk chekaal, asir risit chepo rapinik chekokochi akolenchi inendet kowekwon rapinikyuk amun kalipan konyil aeng.

Ye ikoitoi serikalit boisionik konyoru kaimut amun eng emetab Kenya komitei maswek che loen mising chetomo koiti muswoknatet komanyoru biik tugul.

Mite biik chemite darasa anan ko sukul chekineti icheket akopo kiy amu mi mwalimoiyot neinete icheket koboishe musoknotet.

Akere jajishek lo chemite kot neo nepo kapkirwok nepo emetap Kenya ang jajishechoto kotile kesishek chemi barak cheu nepo lewenishet nekaipelchinkei biik amaiyan nekaipelchinkei.

Abwoti ayoe boisioni nekinkatar kosinyu nepo kanetishet akowe ibanet sukulit nekimi kokwenyu ak anet lagokap sukul amu kyokere komoche mising konai tuguk cheamwochini.